Ajo naa sinanu ore peyie enare nironyi naa ivakadoni loyae inkuapi eboo naa nchere enare naa nikiata yiok anaa enkop ang irvakadoni kumok amu iyiok naa loun ninche naa kajo naa sinanu eretisho irvakadoni oleng amu ajo naa sinanu kishoru intokiting kumok ore irvakadoni naa keeta ang'as biotisho osesen nitoki aaku naa ore inye tenemiri ake olopeny amiraki iltung'anak tene naa ketum iropiani oleng naa keeta embaye nkumok naitasi orvakadoni oleng alang naa tenepuoi aishooyo tonkuapi eboo neeku ajo naa nanu enare ake nironyi irvakadoni amu keretisho oleng alang naa teneyae inkuapi eboo tenkumoki nironyi enkop ang menare pii.

Ajo naa sinanu esipa pii ajo egira ilamirak aitumia naa iltoi torrok aipimie irpayek naa embaye naa ena najo naa sinanu mesidai pii amu naa kinyial esiai etii akeyie yie kulo tung'ank naa amu ore eniko naa kepuo ainyial iltung'anak naa kenare neikomeshae naa ninche nepuoi naa ajoki peepal ina siai ore sininche kulo tung'anak loitasheki esiai e biashara anaa naa emirata orpayek nepuo aing'uraa kuna naa mashinini pookin naitumia ilamerak tenaa ke mashinini sidain ashu intorrok naapuo aironyie iltung'anak neku ajo naa sinanu enare ake nepuoi naa airorie kulo tung'anak naa nepuoi naa ae punish kuldo kulie loinyial naa irkulie airony naa ashu aipimishore intokitin torrok.

Ajo naa sinanu etii nkatinin hoo nemajo kenkatini oleng ajo naa nanu entoki apake nasipa ajo iterutua iltung'anak anaa iyekenyi ore naa anaa apa kulo laisumak naa apa loisumate ninche oleng anaa iloo Charles darwin naa kejo naa ninche ore apa iltung'anak naa iterutua anaa iyekenyik iyekenyi taake loota irpapit nepuo tonkejek ong'uan netoni naake nebulu ninche ometaa naa kinok enkima neyierisho neij enkima amu ore apa kenya apa irpa eh inkirik naijo ake netu eyieri ore peeku keij enkima neishunye irpapit naa tosesen amu keeku kirowua neeku na niteru aloolo tonkaik are nebulu ilalak neshuko enkomom aaku kiti ometaa naa oltung'ani naake anaa ilikira sai iyiok neku ajo iyekenyi apa iltung'anak lotaa sai iltung'anak.

Ore naa embaye najo nanu keyau enkinosata enkima tongarrin naa nchere kitodua naa sinye yiok ingarrin kumok nainosa inkimaitie naa ore oshi enasa naa engine naa netaa kirowua oleng ore peirowuaju engine engarri oleng nelo naa apej engarri naa oleng eesa ena tenelo oltung'ani apik engarri eilata egira naa engarri aekurrukur nelo naa engarri apejo ashua naa etii oltung'ani lookito entoki naijo osigara tenkalo oltanki lengarri lemikeno najo naa sinanu ore peeku epikitae engarri eilata kenare ake neeku naa keeta oltung'anak naa entoki naji ki careful kenare nepuo adolisho oleng naa kenare sii ne nitaasi engarri entoki naji service peyie ing'urari inchot naa engarri nainyialata naayieu nitobiri.

Ore naa entoki naji sendwave naa entoki naa ena narewieki iropiani ijo naake sininye mpesa amu kerewieki iropiani paa ore naa ninye ena naji sendwave naa nkuapi eboo epuoi arewie iropiani matejo tenaa iyatata oltung'ani lomarei linyi lotii aekop nindimi iyie airriwaki iropiani itii enakop nikindim sininye airriwaki iropiani etii enkop natii naa ore eninko peyie ibol naa ena account e sendwave naa ilo naa ang'as alo ewueji neji playstore nilo ae download ena ppa ore peyie indaonlod ena app nipik naa details inonok ashu intokiting naa nikijiokini tipika nikimpotunyieki enkarrna nikimpotunyieki matejo entoki naijo email nikimpotunyieki entoki naijo enkadi ashu bank accounts naa nilo arewie iropiani naa neji naake inko ninteru aitumia iropiani airriwaa ashua kirriwakini.

Ore naa eninko peyie intayu iropiani ti SHA naa nirony ewueji naigero naa uh withdraw money naa alo naa aitayu iropiani ore pindip nipik ajo kebaa ropiani niyieu nintayu ore peyie ipik nipik naa pii nino naa iyie ake nayiolo ina pin menare neyiolo likae tung'ani ina pin ino ore pindip neaku naa indipa aitayu ropiani tine wueji naji SHA naa nilo aitumia anaa eniyieu naaduo ninko.

Ore naa sukuul e Tom mboya university naa kaidim atejo naa sukuul sidai akeyie yie amu naa keeta enkisuma sidai naa kejing inkera pookin meeta pii orgela naa keeta eh naa irmalimuni loisum inkera najo naa sinanu kisidai oleng paa ore naaji entoki naidim atomitiki matijing'a ena sukuul naa elakuani amu metaaniki naa taon ore naaji iltung'anak lomanya kuna kuapi matejo e nairobi naa kegol naa teninche amu kelakuaniki naa Tom mboya ore sii aetoki kaning naa ekeji meeta imali meeta kuna resources naisumare inkera oleng naa kegol oleng sukuul nemeeta kuna tokiting ashu imali naisumare inkera kake kisidai sukuul elakuani ake alakuaninki taon ninye ake enyamali.

Ore naa embaate ontokiting naasita sirkali naa peyie isum irmalimuni enkisuma e tanakata naa naji ene CBC naa nchere eetae naa kuna koleji napiki irmalimuni nisumi naa enatoki ena kisuma etaata ore sii aetoki itoki aaku ore irmalimuni ake anaake isumisho keeta inkolong'i naipoti matejo torusa nepuoi aaya naa enkiti kisuma naji naa training ashua naa workshops nepuoi aiteng'en irmualimuni imbaa etaata nanare neyiolu peyie epuo aisum inkera nepuoi aiteng'en irmalimuni ajo kanyio enare neyiolo kaji eiko tenisum inkera kaji naa iko tenepuo ae practice kuna tokiting neku ajo naa nanu enyokita akeyie yie serkali.

Ore na olchani le arvs na kaidim najo olchani ook ltung'anak ooata enoyian e bitia. Nakeret eleshani ltung'anak oleng'amu kelo aitaa kiti ena virus ore pitaakiti nidim na oltung'ani ainasa endaa ana irkulie tung'anak nesapuku ana irkulie tung'anak na kajo na nanu kesidanu ninche. neaku kenare neoki anaake amu ore piok eleshani anaake nelobaitaa kiti ena virus tosesen nebik oltung'ani na nishu na sinye enkishui ake naijo eno ltung'anak lee meeta na ore tinituiok nelo naa ena virus aponari to tosesen nisasu neaku minya endaa nilo naa ae niye ake mipok teitu iwok eleshani neaku enetipat oleng' netareto irkumok.